Pogo jowinjo inyalo loso ote ma owinjore gi grup moko makende kaka higni, kit oganda, dhok, rang'iny mar somo, kod ndiko. Tiyo kod picha mag mbui, vidio gi mime. Loso gigo ma mulo ji kaka pinj, tiyo kod gigo mag goro, thum kata weche mag kit oganda mondo omi kampen obed mowinjore. Tiyo gi jotelo mag oganda, grube ma luwo yie, jopuonj kod joma nigi teko mag nigi yie e alwora gi. Chik ne jowete gi: puonjo jokanyo mag alwora kaka jotelo mag kampen, los kampen kanyakla gi paro mag oganda. Chiwo chenro ma oganda otelo kaka nyiso mag thieth, gichokruoge mag puonjruok, tiyo kod yore mopogore opogore kaka mbui mag tudruok, redio, TV, foram mag oganda gi kampen mag sms. Inyalo riwo skul, ohala, sirkande mag gwenge kod riwruoge ma ok mag sirkal ei kampen. Choko paro kendo loko kampen kaluwore gi gimatiyo kata ok ti. Winjo mokwongo, tim nonro grup ma ji ng'iyo go gikmoko, kata winjo gikma ji timo e alwora mondo ing'iyie dwaro kod gik mamulogi.